Netai kiuni prambenet ko tililit akityo ilaal maat kolaal, ne isuupi inde maat prambenit kosai anan koyam sityo komabel mwaita yendee ak beek. Nebo aeng indee mwaita mwaa tor koruur mwaita, ne isuupi ituen kijiket mayaat kwo sanit akinde chumbik chekayamkei akikorkoren aki irongchi maa aki pakach nekit dakikoshek aeng akoi somok kokakoruur, imuche isutu akipakach kokaititit anan imuche iaam kolaale kounotok.

Koroi ko mwaita ako toreti ole oo eng sobetab kila betut, koroi kepoishen kepele tuguk cheu panyek, ingwek ak tuguk alak chechang eng ole mi tumdo anan ko tumwek ak eng gaa kora. Kikotoreti koroi sobetab chito amun koroi kirongu komau ne kikulutu amun ne kikulutu komuchei kwaamin karasaik, imuche kokeer kongiikab tigitikab borto cheipe karatiik eng chito. Geerei biik kokeikei koroi amun kiindo nekitigin ak mamuchei kwaamin karasaik kou nekan, toreti kora konyumnyum miandoab muguleldo, kirondoe ne kikulutu ko amune noto sikokaikai biik koroi kosiir nekan.

Ripsetap ge eng' kokwet ko kararan ako pa kamanut amun iparu nitok chamyet ne kitinyengei ak piik ap kokwet. Kora kotareti amun ndami kaimutik che pune chito ap kokwet anan ko tapushek ,ko muchi ke ng'alalen. Tareti nitok koista tuguk che u poryet, paret ap ge, suryet, ak ng'oiyandishek che chang'. Ripset apge kotareti keipe keripchingei tuguk eng' kokwet ndami chorik ak kochor tuguk ap chito ap kokwet i, komelen ngopargei. Itareti komatkechoren tuguukchik. Ripsani kora ko kararan amun kimuchi kenam gei kip agenge eng' kokwet ak keisat tuguk che makararan tugul.

Nepa tai keune koroi kotililekitu. Atiam inde peek che tililen karait anan ko sapuriet ne kiwachin. Koroi kewae keista makatet ap parak ko kararanit. Nepo aeng' kimuchi ketil a til komengekitu anan kinde ko mugul kou notok. Nepo somok, ye kaitar iwae , icheng' sapuriet ne tilil ne imuchi iyoen. Tilatil kitunguik ak nyanyek, nde mwaita ma akiyany kondo kitunguik i, korup nyanyek. Ye kakorurya chotok i, inde any kosup piasinik. Teschin peek si koruryen, meutien chumbilk inde. Imuchi itangwar kopur konamak i anan ipakach komugul kou notok.

Boisioni kobo komonut amun ngebai tiong'ichu kotoretech en ole oo mising. Imuche inyorenen borotet tiong'ichu, kinyorune bendo, magatet, konech kora mbolea. Temindet nebo tiong'ichu kora, konyoru chepkondok amun imuche koalda ak kosich rabishek. Toretech kora komokiwasten tuguk cheu amitwogik che imuche kogang'et kimuche kigoi kora komotesich hasara en tuguk che koial. So kobo komonut boisioni mising ago toretech.

Koroi ele kigonorto keng'oe korong' banyek en mashinit ak kityo kende koroi kobur koige baibut. Ye kagonyi kinem kartasishek che kiginde muhuritab kompunit nechobe tuguchuto. Ne iboru kole tuguchu koyanat ago kiigiker kele nyolu kochob kompuninito. Ne isubi kinde orit ak kesilin kartasishek choto ak kinde mashinit ne igoitite asikomamuch kochut tuguk cheu kutik.

Tile itondab emeet minuutik chekimine en oret neu inoni. Imuche koyeet roptaa kabsaa komuche koyeet keminsoo, amun imuche konuche. Anan ko kimuche kemin kolaa berk, anan konunyoo minuutichoton kemiin, kotienge roptaa nekoyeet ak kondein hasara. Nebo oeng, imuche komomii roptaa en kasartaab minset anan kolole asista komuch kotil minutik, koimuch komoruryoo minutik anan kwam tiong'iik tuguk kotiengee roptaa nekomokomiten. Ana koimuche kokeriminsee korobon roptab koyaat, kobiir minutik kotar anan ko kakoit betutab kesisiet, komoche korobon neo ako nunio minutiik kora.

Ndoger boisioni abwati baetab tuga ak kora abwati ireyu ko biutab tuga. Ak indiger ko koskoleny, ak kora tuchu kokoibur koik tuga chebo banyek, ma tugab chego. Chito nemiten koboto tuchu, ko ngele kouwon metin kiy nearoru anan komuche kogakonye koswa tuga ngokabiyoso anan komiten beek tabit ab tuga anan komuch ngokochegeni ngomiten chumbik moinget ab tuga.

Bo kamanut boisioni amun inoni ko boisiet ne imuche kotaret chito kongeten ngwony ak koganaptagei kwo barak. Kinyorunen boisioni rapinik che chang. Aldaetab mayainik ko miten barak kora amun mokwinnge pik che chang amun teche borto, inyoe teget ak kogochi chito kimnatet eng bortanyin. Kisileni mayaini chu ak selele sigopit kotaret komayesyo. Ngoryongndage karit ii, koma tuakse mayainik. Kasini bo mayainik kotindo olekialdochin. Sotinye kamanutiet neo en sopetab chito.

Ene yu akere kechirek che miten anan che kimuten karit. Imuchi kokaal chito sikopit kopa kopai anan ko muchi ko kaal biasharaindet ap nego si kopit ipa koalda akine konyorchigei rapishek. Kechirechu kimuti kora kotinye kamanut tagu kele kechirek ap panyek. Kinyorune en makatet ne kimuche kechope ngoroik che purgeen ana ko karaisishek ap konfat. Kechirechu kotindai kamanut en inendet anan alindet ap kechirek amun pa konyorchingei rapishek kotien gei alienwan.

Omine keswek ab piasinik chepo siangi. Siangi ochome kot mising amun, keswechutok chuu kopitos en chikokyinet yang'emin akimoche sitian imin. Nebo oeng', keswek ab siangi korurtos, en ruret nemiten barak. Kora, komotindo nekat kat ng'ekerchine ak biasinik chun alak. Ak ng'imin keswek ab siangi, kotinye olekyoldochin. Ako chomotin kora ng'ekerchin ak biasinik alak. Siangi kora komotonundos. Yon miten imbar anan kokokepol kobwa koo. Anan ngomi ropta komoimuchi konunyo, ng'ekerchin ak biasinik chun alak. Noton amunee sionchome Biasinik sinik ab siangi

Kit netai nesib konyonen metinyun anae ale miten benkit yuton imuche kobenkit ab Equity bank, KCB bank ,m bank ak alak chechang mauten kora anai Kole niton ko ole imuche biyat lalenging akoraa iyeyuton oleimuche inemu rabinik akikonoren chepkondok yuto Nebo aeng abwati ale amuche asome rabinik en yuton bmara acheng en baishet ako amuche ateb ki akaimutik ateben en bankit niton

Inager baishoni abwate ko solobchot akotionyi kochome saiti koyab suswek ale amun chiket neimuche kechoben amitwagik akinyorchigei cheyame en yuton solobchat kora kochame oleburgei amun koteben oleburgei koiin kabilet age tianyi kotebie sinyorchini en muganget nekakikwamgsen kokayumchigei solobchat koraa kosuse bik anan komuche kochut bik itik Yan kokeru akomuche kobetenin rwanik matamangu bet koraa kegerchi en langatkochang yanimache keterter tianyi komiten kerchek kindechin amitwagik Anan kimuche kebit

Ng'mnatet ne imakchigei en yu, konyalu ingen ile mayainik kokakoyam kewech kokapurto ano. Ng'amnatet age konyalu ipimanchi maat nepo purkeyet inai ile ata ne nyalu. Kora konyalu ipimanchi ile tare petushek chetian adikopit kokenyak mayainichotok. Kariik che imakchinigei eng' yu ko maat ap sitimet i ak maainik. Kora imakchinigei ako nyalu itinye any kiit ne kikenye mayanichutok komang' areek. Imakchinigei kora ole purgei, ye yan kakikeny i, imuchi imut kopa yotok amitwogiik.